Ore esiai naitodolu ena pisha naa keutu esiai enkiremore oo ilmatunda, lolmaembeni. Aa ore taata esiai enkiremore oo ilmaembeni tenkop ang' naa esiai natii abori oleng'. Amu ore tenkaraki enkop ang' naa enkop nairemi indaiki naijo ilpaek, o impoosho, o inkwashen ake iyie aiko neija. Ore enkiremore oo ilmatunda laijo ilmaempeni, neton etii abori oleng' neaku aidim nanu atejo keton aa kiti ena siai te enkop ang', aa ore taata entoki naishorua metaa kiti ena siai tenkopang, ' naa tenkaraki ore oloing'ang'e le enkop ang', we enkulukuomi, o sokoni naa intokitin ake iyie naishorutua duo taata metaa meata enkiremore sapuk, e kulo ilmatunda ooji ilmaembe. Naa ore taata enkaraki nena tokitin, naa kumok iltung'ana lemeyou neirem ilmaembeni tenkop ang' tenkaraki keure inkibelekenyat oloing'ang'e aa sokoni naa metii o kulie tokitin kumok. Naa ore ena siai naa kiti te enkop ang'.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa esiia taata naripi olmanyara, esiai eunore o ilkeek, aa ore taata esiai eunore o ilkeek, naa esiai naloito dukuy ate esapuko tenkaraki eshomo sirkali aitukuj iltung'ana lolosho le Kenya, meshomo aun ilkeek amu ore ilkeek, naa keitobir olmanyara au keyietu enchan, neitobir enkulukuoni metaa ,menap enkare, naa neretu ake iyie too isiaitin enkiremore. Keshomo sii dukuya loo irubat oitasheiki ilmanyarani aitukuj iltung'ana lolosho pookin meshomo an ilkeek loijo kulo lidolita tene wueji, neaku ina naaji entoki nadolita nanu ajo keloito dukuya.

Ore taa embae naloito dukuya tenewueji naa esiai ebiashara oo ntokitin akeyie naitumiai too nkang'itie tee sapuko aa ore tenewuaji neetai irnganya, nkitunguni irng'anayio neetae mbuka ore taata enasiai tenkop naa esiai etipat oleng amu ore enedukuya naa esiai nayaua endaa atinyikaki iltung'ana enkangitie enye amu ore taata pee esipu tenkop ang naa ketii ewuejitin naijio Kuna namirieki endakii ekuna pukunot naidim ainyiang'a iltung'ana tee pooki rishata ore sii taata Kuna siatin naa kebore enkop Ang oleng amu esiai nayau eropiani aa ore taata iltung'ana ositaa biasharani nepuo ainyig Kuna tokitin nepuonu apik enkibandani enye netumoki atimiraki irparakuo pee tumoki naa sininche anoto endaa neeku esiai etipat ena oleng amu ketumi eropiani naasiekie kulie maendeleoni iltung'ana

Kajoo taa nanu ore embaye naitiship tenasiai naa embaye taata enaa nayau enchipai toltunganak tenepuo aing'orr intokitin nijo kuna tolmutandao amu ore tata iltung'anak lijo kulo otii enewueji naidol nijo keata oloirirua kake meata. Amu ore taata tookuna wuejitin oloing'ang'e naaji fesbook anaa tikitok naa ninye tata idolie iltung'anak lijo kulo, naitumoki tata oltung'ani ore piiata kuna simui sapukin naaidol kulo tung'anak oasita imbaa nijo kuna peetumoki naa ninche aitishipa iltung'anak netumoki sininche anoto peeyiolouni intokitin naasita netum iropiyani. Neaku embaye sidai ena oleng' amu ore taata tiniata esimu sapuk, nitumoki ataduaa kuna vidioi naitishipisho naa kepuo ninye neiwuang'ie duo indamunot torrok nelo niata oltung'ani piitumoki naa siyie atishipayu tengarake amuu eh kulo tung'anak naa lijo oyau enchipai tinilo aing'orr tesimu anaa te tiifi. Neaku embaye sidai ena naakeitishipisho oleng'.

Ene tipa oleng' ena siai te emurua ang' tenkaraki amu ore pee adol esiai naasita ena tasat, negira taata abelu ninye inkabobok taata ele shani lotii ene wueji, ebaiki taata netii emoyian nayiou nelo ena tomononi abak oltamoiyia, neaku egira ninye agwetu inkabobok ele shani, pee etumoki naa ashomo ateyieru olchani anaa peelo autaa oltamwoiyia peelo atumoki aitibiru olchani too kuna tokitin, neaku, ebaye etipat ena amu oretaata esiai olkeek le kienyeji, naa ninche duoo odup alang'u ilkumok le sipitali, amu ore ilkeek le kienyeji nemeata taata ninche osumu ojing' osesen anaa meatai naaji ake iyie gharama sapuk, neaku embaye etipat ena te emurua ang' amu kiata naa ilkitarini kumok lena siai anaa ena tomononi, naa embaye naitishipisho oleng' amu keshomoki aret iltung'anak, eipirta esiai naa nabaki imoyiaritin naa eitumiyai ilkeek le kienyeji anaa naa eneasita ena tomononi.

Ore taa entoki nadamu tenadol ena naa adamu enkaitubului enchopololet, aa ore taata kuna aitubulu oo inchopololeti naa intokitin sidain oleng' amu eitumiyai anaa endaa, neaku embaye naa ketii oshiake emurua aang', amu ore kuna tokitin netuunoki te enkumoi. Amu ore ena toki naji enchopololet, naake emelok oleng', naake emiri sii netumi iropiani, neaku kaitadamu nanu imbaa kumok oleng' tenadol ena, amu nadamu enkolong' nainosa endaa nateyierieki enchopololrt, amu keitukutuni ake nepiki shumpi, neaku endaa sidai oleng' naa endaa doi ninye sidai tooseseni loo inkera neaku nena nai intokitin nadumu nai tenadol ena toki natii ene wueji.

Ore taa entoki naidim nanu atolimu ajo ninye nagira aasa tene wueji, naa kadolita ake iyie iselenken naagira aton naa tewueji naijo iyie etukusoki aitobir, neaku eutu naa ajo ebaiki netii osirua oloito dukuya, ogira ninche areten tenebo. Neaku ore pee idol ene wueji naa ketiu anaa enkoteli sapuk anaa kuna wueitin naateshetaki taata naidim iltung'anak atalak pee epuo aasie imashoi, neaku paa ninye pee idol ajo ketii kuna selenken naishopo inkilani nainyanyuk, amu kebaiki taata netii nabo enye, nataa peyie eyuu enkerai neaku ninche ehira aashipakino kuna selenken, arashu etii nabo naata emasho osirua le enkolong' enye naiuni apa, neaku ninye pee idol ajo etii ene wueji, egira naa atoni peyie etumoki ainosa entokitin naateretena duo ninche, neaku ajo esiai enchipai naloito dukuya tene wueji, neaku naa eipirata sii iselenken amu metii naa ilewa otii ene wueji neaku naa inna aidim atolimu.

Ee kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene wueji, aa ore taa esiai naloito dukuya tene wueji, naa adolita esiai oo iltung'anak lo sitima, amu kadolita naa kuna keek o isitimani, o iwayai o sitima, netiu anaa ebaiki duo taata netupukuo enkiti kiteng'ela ake eiyie neaku ninche egira airekebisha kulo tungana lo sitima aa ore taata kulo tung'anak nidol ajo keishopo inkilani, naanarikino naasieki naaji ena siai amu tenelo naaji neitu inchopo anaa aitobiraki naa elo naa nekiosh ositima naa ake iyie aitanyamal. Ore naake iyie esiai ositima naa keyou iltung'anak oisomea ina siai, metaa me pooki ng'ai ake iyie oidim ashomo aibung'a intokitin ositima, neaku ninye pee idolita kulo tung'anak ajo keishopito inkopiani, o inkilani, o inamukani, neata ake iyie masaa naibung'ie ake iyie kuna mashinini oo sitimani, neku enitobira ositima naloito dukuya tene wueji, amu ebaiki netii ewaya natudung'e, nemegira aitabaya enkima eneishaa.

ore entoki naidim atolimu ajo kegira aaasa teneweji naa esiai enkiteng'ena esiai eyiarare aa ore taa teneweji amu kadolita intomonok akeyie naishopokoki inchatii naibor neutu ajo ketii duo taa olturur oyetuo aiteng'en intomonok esiai eyiarare, amu ore pee iteng'eni, nibungita olkuter negira aing'oling'ol entoki natipika ebeshen pee etumoki naa kunakulie tomonok aitamoo ate entoki naasitaae neeku ketii enkiteng'ena naloito dukuya teneweji, pee etumoki taata sinche ore pee epuo ilmareita lenye netumoki aateyier edaa sidai, odakin naamelok naanyor iseseni neeku enetipat enasiai nalo aret naa kuna tomonok netumoki naa inkera too imarita atishipakinoto isiaitin enche.

Ee kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa tene wueji, aa ore taata tene nadolita iselenken naara uni, negira inkomomi enye utu enchipai, neibung'ita inkijii netiu anaa ketii oltung'ani ninche aing'orta. Aa ore entokiu naasita netii empishja naoshito ninche , ebaiki duo taata kuna selenken neshomo olosho fulani anaa ketii ewueji sidai nashomo ninche aitembelea, ninye pee idolita ajo keoshito empisha te enkalo embata enaaji sidai, pee etumoki naa ore etushukote ewueji neing'ua, netumoki aatademu ajo ewueji naje ketii opa terishata nabo ene wueji. Neaku embaye naitiship emu ore pee eoshi empisha, nepuo ninche aing'uraa, neutaki ilkulikai tung'anak, ewueji nakata nashomo ninche, naa neitobir naa indamunot enye e baadaye. Neaku ina toki aidim nanu atejo naloito dukuya tene, kuna kera naoshito empisha.

Ore ena siai naloito dukuya tene wueji neata dupoto sapuk oleng tialo iltung'anak pookin. Aa ore taa ena siai naa biashara o ilng'anayio, amu ore taata ilng'anayio naa enkalo endaa nanyori iltung'anak kumok oleng'. Amu ore ilng'anayio naa endaa naa endaa naitobir iseseni, nerip iseseni mincho eitanyamal imoyiaritin. Amu ore taata pee idol iltung'anak kumok naake eitukuji pee einos ilng'anayio. Neaku ore ena biashara naloito dukuya tene wueji oolng'anayio, naake etum olamirani iropiani, netumoki sininye ataramata kewon o isiaitin enyena naata, naa ore sii iltung'anak laijo kulo oogira ainyang'isho netum naa duo sii ninche endaa duo nayiou aa kulo ng'anayiok, neaku nidol naa ajo esiai sidai ena. Ore sii enkai, ore ena biashara naa keisho iltung'anak opaashipaasha etumo tene wueji, amu ore pee elotu oltung'ani oing'ua enelakua anaa taata ele ashumpai otii ene wueji, netumo o kulo tung'anak neirorokino, neaku ilchorreta, neshet osotua, neaku embaye sidai ena tialo olosho.

Ore taa eneidim aikuna isiaitin enkiremore pee eitayuni enkijape e green house, naa ore ene dukuya naidim atejo naa tenelo esiai enkiremore apal enkitumiya oo ilkeek kulo le cheicals aa ore taata enkitumiya oo ilkeek le chemical eoshitoi too ilchambai naa keponaa intolitin anijo enkijape e greenhouse. Neaku eishaakino neitodoropi enkitumiya oo lelo tokitin pee etumoki naa atadoi enkijape e greenhouse, neitokini sii aun ilkeek te siai e enkiremore pee etumoki kulo keek naa atook enkijape enda naaku enkijape e greenhouse. Naa ore sii esiai enkiremore neitukuji esiai naitodoropi esiai empejore oo intimi we empejore ake iyie oo ntokitin naing'ua ilchambai pee etumoki naa enkijape ataa sidai pemeaku etii ina kijape e green house, neaku nena imbaa naidim atejo pee easi pee etumokini aitadoi anaa peaku eishuaki enkijape e greenhouse.